Nii ko solait, solait kendeni kipatiit barak sikotach asista komie , ko ido kakotach solait asista komie komuch keboishen en taishek kemoi anan keboishen kechachenen tukun cheterter, solaishe alakkomuch keboishen kebir beek.

Kin kobo tai oyoe boishoni ko ole kiomii sukul nebo university ole kikiyoe kii nekile mcro teaching noton kenetii tuk chekineto kipsomaninik alak chebo sukul nebo secondary.

Kiit nekiityi konayat Maasai mara kotyong'ik cheu iin muut tiong'ik chuton kocheu ng'etundo, melildo, soet, beliot ak ibsuruchik.

Igaroo nii konyoo okilinyun tukun cheterter chekele suppermarket nebo naivas supeermarket niton ko nayat missing en emet ab kenya amun kinyorchin town cheterter en kenya ako inyorchinii gee tukuk cheterter.

Eng yuu komii korik cheoen ak ko kirikyikee, tokuu kole yuton yuu ko taonit neoo ak ko tokuu taonitab Nairobi nitok amuun okeree korik cheu KICC ak.

Eng' yu, komi chepyosok. Ako chepyosok chu, kotindai lagok chechang' icheket. Kokitepso, eng' ng'uny so. Mitoi ne kitonon ak ko togu ineti chepyosok chuton. Togu kole inendet ko daktari. Abwati ale inendet komii koneti icheket akoba ngalekab nutrition.

Nitoni, kotogu kole lengutab rabinik ab gaa. Togu rabinik chechang' chebo elepu. Ne ngunitok, ko rabinik ab gaa, kocham kondeni chito rabinik chemoboisie, sikoboishien betut alak. Pa komonut rabinikchu kakikonor amun boisien chito betushiek alak

Eng yuu komii nekoo, nechutok komii koret ne yamat mising amuun momii kii ne nyalil, en yuton kora komi kiit nebire beek, kiitok kotieng'e koristo olekibirchin bechutok kekuren tokomta, kiit nemilebik eng yutok ko tokomta nekoi kosir nekoo, araa mosikyin koyee beek nekoo.

Yuu ko tokuk kole miten temishet ab pilipilik en imbaretngung, temishet ab pilipilik kobo komonut missing amun ingealda pilipilik choton iyoruu chepkondok. Koraa ko kararan en ngalek ak health, koraa pilipilik ko ikiteshi omitwokik kokonin imach iomishe komie.

En yu komi duket nekikisir kele Mpesa ngaro Mpesa konyo metinyun ng'alekab kendee rapisinik ala kicher rapinik en simoit kora ng'alekab kerejester anan kerenuen laidab safaricom.

Boisioni ko boisietab kerip ingogaik. Yon moche chito kotoi korip ingogaik, komagat koal tuguk cheboisie ngogaik koame amitwogik ak chee beek. Kora ko magat kogochi chito kerichek cheterter simanam korotwek. Magat kora kopuch chito kotab ingogaik chuton kila.

Eng pichaini komii kamet nekinam ngwek cheterter akere kopichek, sukuma, spinach ak alak cheterter, ngaro boisioni anan mung'aret pokomonut keyai mung'aretab ngwek amun kinyoru chepkondok cheboisien.